Kaka inyalo mi chenro mar osuru mar mbui mar Itax obed mayot tiyo go kendo. ma wiye yot ne jogol osuru e Kenya ka en kaka konyo, kony kod joma nitiere e piny ,mano inyal tii go kod jokmantiere e udi, iwuoyo kodgi maber aito gibet e achiel kuom jokma tiyo kod mbui mar itax, aito pesa, imiyo gi pesa mondo mi omigi mijingo mar tiyo matek kendo, miyo gi mijingo mar tiyo ne itax, mbui mar itax kendo miyo gibedo gibed gi gombo mar tiyo matek

Mokuongo en kony kod ,kod jopiny go mondo mi omigi ginyal winjo gima dhi mbele e KRA kod Itax gi. Kiwuoyo negi gi dhogi to ginyalo winjo piyo moloyo kiwuoyo gi dhok English kata kiwuoyo gi dhok moro maok ginyal winjo maber nikech nitie jogo motii maok nyal winjo dhok moko matek tek go. Ae moro ,kiyao gik moko ka Huduma Centre kuonde chande tonyalo konyo gi, inyal dhi kuro mar konyogi mapiyo piyo, Huduma Centre bro konyogi mapiyo piyo. Aito tich kod jopiny manyalo konyo jogo bende, gitiyo kod jog gi giwegi to konyogi mondo mi ginyal ngeyo gima dhi mbele

wang' jowi ma ji ohero e kenya kae en kaka ji ohero kbc ahinya nikech kcb kata kobedo ni 0ngad dstv giri go to ginyalo kbc ,mar ariyo ji ohero citizen nikech citizen golo news matut nikech ,golo news mang'eny kendo golo gimoro amora matimre e piny kae.

Ekind ema jopuonjre ok nyal yudo intanet, ginyalo kale pek mangeny nikech samoro, samoro e klas mosome oor kana notes e whatsapp to ok inyal yudo nikech mbui chendo, intanet chendo kendo network nipiny ahinya. Ae bende kata, miyo samoro ng'ato ok nyal yudre e sim mapiyo piyo nikech intanet ni piny